Mae en ranyisi mar osiptal, kata kar thiedhruok ma mine ma okonyore ikotoe. E pichani, dakteche ariyo ineno ka miyo miyo mio moro thieth kendo gipime, kendo miono nyathine ma pod yom onindo e bathe. Ranyisi ma aneno e pichani en ni, mioni koka oa konyore machiegni, kendo dakteche miye rit mowinjore gi thieth mowinjore en kaachiel kod nyathine monyuolo, mondo kik gibed gi chandruok e ngimane kata e ngima min gi ma koka oa oya nyuol. Chenroni osekonyo ahinya ne mine mathoth e gwenge, ka ichak ritgi kapod giyach ka dakteche miyogi puonj mowinjore e kit chiemo monego gicham mondo nyithindgi odong maber, kata tije ma onego obed ni gitimo monde ka nyathi odong kuom gi maber. Kendo kata ler bende mar gi giwegi kendo mar nyathi ma gibiro nyuolo. Maendi osemiyo ratil mar nyithindo ma pon, bedo malo moingo nyithindo ma tho sa mar nyuol. Nimar thothgi inyuolo kama ber kendo kama ler, kendo imiyo arita ma owinjore sa nyuol koro nyuol gi bedo maber kendo makare.

Pichani en ranyisi mar nyadendi moro moting'o nyanyuok matin mokiko rachar gi rateng', kendo nyanyuog ni chalo kaka achiel kuom jamni go mopidho. Ka ageno ni nitie jamni moko ma opidho mang'eny kata mano mane onyuolo nyadiendni. Tijni en tich mar pur kod pith mag diek. Diek en jamni ma pidho ber kabisa nimar diel nyalo konyo gi weche mang'eny kendo kata rite be yot. Mokuongo ka idwaro pidho diel ibiro dwaro ni inyiew diegi midwa pidho giendi kendo iger negi abila kata kul kama gibiro bedo ni gininde. Kulni nyaka obed kama nithuolo, kama diel nyalo ringoe kata tugoe kendo nyaka obed kama ler. Mar ariyo nyaka kar kuwath kata kama diegi biro yude chiemo bende. Inyalo miyogi chiemo eot kama gidakie, inyalo tong'onegi oboke kendo ikelo negi mondo gicham kata inyalo tuegi oko kata igolo gi mondo gidhikwa kama nitie bungu kendo it oboke magigi nyalo chamo. Bang' mano nyaka ibed giyath minyalo chuoyogo diegi kata mano ma inyalo kagogi ka gituo.

Ranyisi ni endi tang'o gik mang'eny. Mokuongo waneno lee mar ngamia, mar ariyo aneno ng'ato omako tol motwe go le mar ngamiani, kendo aneno yiedhi kod dho wath. Sama aneno pichani to aparo ni kaendi en kanyo madho wath kama ji biro too ngona kendo ji biro yueyo ka gimor ka giyueyo gosiepegi kendo gimor kagitugo ekwoyo kendo gigoyo abal. Kendo gisuore kod yiedhi bende moket ka mag suoyoji. Kata ginyalo tiyo gi ngamia gi kendo ka ting'o gi. Tijni osekelo tich nejo mang'eny moseyudo ndiko jogo marito kuondegi kendo mayueyo gigo ma joma osebedo kae oweyo kata jogo bende mauso ne jogi nimar jogi sama obiro kae gin welo kendo gidwaro gik mang'eny kaka ute nindo kata gige chiemo kata picha bende ginyalo goyo kae. Tijni osemiyo jogo tich kendo ginyalo yuto sani kendo gipidho anyuondgi man kuonde magidakie. Tijni bende konyo sirikal marito piny nimar sirikal choko osuru kuom jok matiyo kaendi kendo kata welo